Amii ole kiyaldaen simoisiek akamachei ayaal simeet , eng ole amiten komii simoit nekager ,simaan ni kokakisiir for me ,simaan nii ko tui tebes simaan nii ako koi tinye tochisheek aeng che igwendai en tai simaan nii ko kikisiir ak sirutiik che eecheen missing ii ako ole kibarunee.n sirutiik ko wooh kora simaan ni eng let ii kotinyei spikait ne wooh missing nyigis simaan nii ako negiit nusu nebo kiloit, simaan nii kora kotinyei kameraa nemii leet ngandaan machei komingiin ,simaan kotinyei kartasiit nekikimaleen ne uu yaan imugasgei kituut.

Tiangiik che uu kiplengonook ko nyumnyum, chaang oratinweek cheimuuch kebaisheen asigeger kele makyame tiangik chuu netai ii amuchhii aum biik tuguul chebo kokwet ii akaneet akanaisechii kamanutiet nebo keriip tiangiik chebo tumiin ii amat keyam ichegeet, ye kagogeer ichegeet ii komuchei koek ripiik ab tiangiik che uu kiplengonook nebo aeng ii amuchhii agere korong biik ii akabarjii biik alenjiin Mii kakwautiik chekeipchin chii age tugul ne kaam tiondo ne uu kiplengwet ako imuuch keraat akolipaan chepkondook che chaang missing yenyor biik keret ab korong ii ko iweiysie biik ii amache kole koyai tengeek sikochilililen birutiet, nebo let ii amuchi aborjii askariik chebo tumdaa chii age tugul nemagaas keret ab Kong ii ako tesetai kwaam tiondo nebo tumndo neu kiplengwet ii asikobiit konyoor birutiet ako asikobiit konyoor waleet akometaa ,yautiik che uu chotoon.

kikotuyokee serikali ak kokwet kogeer kole koisto baretab tiongikab timin serikali ak kokwet nguno kwae boisiet kipagenge akokikemwachi biikab kokwet kelechi ngotkokeer chi agetugul nebore tiondob timin kokur askarik chebo timdo akoborchi akobo yautik cheu chotok. Kikotestai serikali kora konoisechi kokwet agoborchi kole mie komuch kogur icheket konyoak toretet yekebokchi tiongikab timin eng betusiek chehchang kebore tiongikab timin amu kebokyi minutik akobokyi mbronikab kabotik ikochin kabotik konerekso akoib kakwautik eng eunekwak koger kole kabar tiongikchu asimatestai kokon asenet kikokosyin serikali ak kokwet kole yebiit nyasutiet agetugul nebo tiongik konyumnyum kebirchi askarik chebo timdo asikobit kobwa nyiko toret pikapemet koistoegei ngemisiet neibu tiongichu

Imuch kebe emet nebo japan ketisiet. Emetab japan kokikotestai mising eng musoknotet emoni komi tukwet ak koik barak akombaret ne matinye komateche kabatisyet. Kilewen bichu koai tuguk cheu karisiek ak tuguk chebo musoknotet asikobiit kotoretkei kuistoekei rubet emoni nguno koboto chechang cheole amitwagik chechang kobun ematinwekab sang. Emoni kora kikotestai eng ureriet ako kiketech kiwanjosiek chechang cheechen chekicham keboisie eng olimpics ak kabelisiosiek cheechen. Imuch kebe kora ketisiet emetab america emoni kikotestai mising ako emet nendoi eng ingong komukul nguno, oratinwek chebo olot kochobotin mising ako kikotestai emet mising emetab america komuchi konetkei chito tuguk chechang mising amu mungaret eng emoni kikotestai mising amamungaret inekei angot olebo bolotet ak tuguk alak tugul komi tai bichot.

Somanet kotamah koyai boisiet nekimagaat koyai ii ako en ngunoo kotomah kotaret en oret nekimagaat, somanet nebo betusiek chuu ko kikebarjii gei missing ago lagook che Mii sugul kibarjiin gei konyoor maskisiek chemii Barak sikobiit kobaa sugulisheek che eechen ii ako somansaa tuguuk che eechen, somanaan ni ko kikokoon nyalildaa en emanii amuun emeet nekimii komachaang boisionik chekimuchei kesir biik chekasomansaa en ngunoo ko kikobaishen biik ak sigiik chepkondook ak Malik tugul chekitinyei komuchei kisultaen somanet ii ak eng let komuchei kotaar chitoo somanet ii ago temenen konyoor boisiet en baraindaa ne wooh, en ngunoo ko chaang biik chekikotaar somanet en kenyisiek chebo let chechaang ako tesetai betusiek amanyoruu bichotoon boisionik, bichutoon ko ngaal kobaa in kotai kochuut ortinweek chemaa nyumnyum en che chengei ichegeet amun lelen ichegeet kitaar somanet lakini masikyii konyoor boisioniik ,somanet ko takotomah koyai en ole magaat ako nyaluu takeyachii waleet.

kingooe boisioni netai kokimgonyumnyum kichang tuguk chekinyalu anai akobo boisioni akitomo anyoru kanetisiet nekiiyome asikobiit asuldae boisionik tugul chekimagak asuldae kikoromit bandabtai eng betusiek tutigin chekitai lakini eng tai kokiasich anyor bik che kimuch kotoreto kogono ngomnotet ne kirortoi akiamuch anai boisionik chekinyalu aai ngotkoit konyumnyumit boisiet, boisioni konyalu kogeer serikali kole kende chepkondok chechang eng kanetisiet nebo biik chenyalu nyikoai boisioni asiye wendi chito koae boisiet kakinet akobo tuguk tugul chenyalu konai nyalu kochob serikali tuguk cheuu seminars ak kanetisiet nebo ortinwek che terteren sigeger kole biik chemii boisiet kongen ki agetugul ne magat eng ichek.

Wikini kokogorom nebo iman tuguk chechang koboisie ngalalet nemii barak ako musoknotet nekiboisie nguno komi barak mising eng kenyisiek chebolet kokimakineti akobo musoknotet akoeng nguno kochang tuguk cheketebe chetinye kei ak musoknotet chenyalu kotinye chito ngomnotyetak naet. Ngomnotono ak naet nematinye biik chehchang konot nekokokon kokoromit mising bandabtai eng nguno ako sometnyu ale temukaksei ketustus ngalalet nekiboisie akeker kele tuguk chekikochin biik komukoksei keai eng nyumnyuminda amabirtoi biik mising.

Chu konguruesiek chekikebai nguruwet kotiondo nebo gaa nemi lainda nebo kiakik kikotoret bik mising baetab nguruwet keai kabotisiet nebo nguruwet konyumnyum amu amitwagik cheome nguruwet kobitu eng nyumnyumindo nguruwet koame tuguk chechang konyetekei suswek akoi ngungunyek akoame kora tuguk chengetune amitwagik chekakiame. Ngurweit kora koetu eng nyumnyumindo ako maibe boroindo neo asikobit koet arwet akoyam kealda. Yebae chito nguruwet komagat koker kole karib tililindo eng barak amu nguruwet ko tiondo ne matilil ako eng betusiek chechang konyule kei ngony akongotebi komo tilil komuchi konyor mianwokik cheimuchi cheimuch kokochi kapatindet koboisie chepkondok chechang konya. Kekere kele kosir koboisie kapatindet chepkondok konya komie koker kole mi barak tililindo akoker kole katililitu kiakik asikobiit kochilile mianwokik.

Ngoot anyoruu koyamee tugaah mbaret nyuun ii ko nyumnyum abarjii kiriokindeet kiriokindeet ko chitoo ne teleljiin chameet ab gei agoi inendet ne yae boisionik tugul nebo kecheeng imaanda ye kabiit tayeet, ngoot ko chitoo nekanaam tugaah pandeek ii amuchei angalaljii ngoot ko chitoo ne matinyei yaitiet ii akomuchei kengalal ak ketar ii amuchi angalal ak chichaat amuchei kengalal ii aketaar , ngoot ko koromiit ii koyachei aib kakwautiet nebo abarjii kiriokindeet amuu kiriokindeet ko chitoo ne tinyei kandiit agegasei en olan tugul en ole Mii imanda ko chitoo nekagyajii yaitiet anan ko ne yaa ko kowenjii kiriokindeet konyoruu imaanda agobiit boiboiyet.

Eng kokwetnyu kokiaib kakwautik akol ngwek eng chongindo eng mbaret kitikin ne atinye kokiapcheiabchei akamuch agol ngwek cheterterchin kiakol sukuma, kabichek, sochek, sakeek, sarachek, mborochik, mitek, riwek ak simboka. Ngwechu kotoreto mising amu amuchi aalda akanyoru chepkondok cheamuchi atoretegei eng betut amuji anyor siling bokol tisap agoi siling elbu agenge eng kila arawet kokaboisie chepkondok tutigin amuchi akonor siling elibu taman kila arawa che chotok atete ale ing betusiekab tai kotatun aboisie aae bandabtai anan atese koret. Atete kora ates boisiet kobarait ngotkosulda ayor mbaret asikobit akol ngwek kochanga amukiager ale orani kotoreti imuch chito isuldae magutikuk nemeimichi akotoret kokonin chepkondet eng sait agetugul.

Komite ketesiet nebo siasa eng logoiwekab rani. Kangalale ketesioni bandab rais nekawendot eng emet kokachin biikab emet tuguk chetoreti eng bandabtai kakitach rais eng kokwatinwek cheterteren eng emet akaimuch kometo toretet nebo chepkondok eng ole kowo. Nebo aeng ko kakikere kambaket nekami bunge kosupkei ak bilit ne kokingalole nekobo kelewen biik che kikagon rais kobwa bunge sikobit kengalale kakiker kora kotesetai kibangenge nebo eacc kosup governors chemwaat kele kikoam icheget chepkondok chebo county akotomo kwaagis kakwautik agetugul chebo kekeer kele kaliban chepkondochot akonyor birutiet nebo ngatutik.

Olindet agetugul nebo njirenik kotinye maget kole takichuchuji beit iole njirenik. Yeaole njirenik koyache aboisie ngalalet nebo barak asikobiit angololji chito ne oldoi komuch kochuchukwo beit. Ngoti ngololchi chito komye koite kowal chito muguleldo agokasun ngalekuk. Neboaeng amuji agongei aal njirenik chechang asikobiit kosikyi kekono kachuchuget. Eng mungaret mising inyoru kegochin kachuchuget nebo beit biik che kaal tuguk kochanga ngotkoal chito tuguk tutigin koui anan manyumnyum konyor kachuchuget nebo beit ngotaal kochanga komukaksei kekono eng beit nemyumnyum. Nebo somok amuji akoji chito ne oldoiwo kayamiset aleji eng betusiek tugul chebo tai ko ngotko kono kachuchuget atesetai anyone tanyaalis engyot ngotkokas chito kounot kokere koib kakwautiet nebo korib kastoma akochuchukyi beit.

Eng kokwetnyu kokikobit bitosiek kobun kabatisietak mungaret kabatisiet kobo kamanut mising kikomuch kosulda biik chechang chekicham kabatisiet akomuch kochopchigei magornotet. Chi agetugul nemoche kole kosich borotet kesome kele ngotkotinye kamuget kotiem kabatisiet. Kabatisiet komi biik cheibati minutik cheu bandek akomii chekikobai kiagik cheu tuga, nego ak kechirek. Kabatik chu tugul konyoru chepkondok akosiche kamuget nebo kosuldae magutikwak ne matebechi. Tuguchu kikibat kokigowo ipkotech mungaret kikochut biik mungaresiek chechang cheu chebo kabatisiet chekilen mungaret kabatisiet akokikomuch kotesak emet akowendi barak sobetab biik. Bitosiek kora eng kokwetnyu kikobun tugukchu labatet yekaba bitonin bik chebunu kokwet akipkorwai.

Angololi kutitab nandi eng betut amuchi angalal nandi konyil chechang akomuchi angalal nandi eng nwakindo. Ngalechu kobeei bikchekimi tugul ngotkemite ak biik chechang chengalali nandi amuchi aboisie nandi mising ngotkemite ak bik chemoboisie nandi akoboisie kutuskwek alak che amuchi aboisie komaboisie nandi. Eng betut amuchi aboisie nandi kosir tiptem nandi aboisie mising yaami gaa akoyaami sugul aboisie kutuswek alak cheu kiswahili ak kiingereza. Achome kutitab nandi amu kutitnyu nebo gaa akokikutit netai nekisibanai akonotok nekitoreto asuldae ngalalet ak ing yetunet aeku chineo.

Chang ortinwek cheamuchi aboisie anyorune kandoinatetab kokwet aborchi akobo wirtaetab chabuk eng oret nenyalunot. Oret netai amuchi asirchi barwet ko eng barwani angololi akamwa tuguk tuguk chekokotestai ole koketestai kewirte chafuk ak tugukcho moche anan asome ale tagisuldaeno asikobit kobek boisionichu akobit tililindo eng bororiet. Nebo aeng amuchi acheng kandoichu bokokwet akoi ole menye bonyoru kengalal agemwachi oleu ngalek tuguk cheu wirtetab chafuk koboisionik cheiterteri sobetab kimugulmet agoboisionik chenyalu keib kakwoutik chemi barak keker kele kabek boisionichot

Eng kioskit achome libanetab rabinik kobun simet nyumnyum mising keboisie simoit keliban rapisiek. Eng kioskit inyoru ngapkogoito chito chepkondet neo atya kobetio ole kewekchindoito chepkondok chetokoyokse ngeboisie simet kotare ngalek chu amu imuch koyokto chito chepkondok kityo chekakoboisie amamii kiit ne takesubati eng olindet ak chemungaroindet. Libanetab simoit kora kokotoret amu makiwekyin chito chepkondok cheimuch kobetyo eng lolet kongiwekyi chito chepkondok che rarakik kokere chito konyigisen ako imugaksei kobetyo. Nebolet kekere kele chepkondok chemi simoit komarahisi kechor, ngobet simoit komuchi chito tokonyor chepkondokchik kobun lainda akoliban tuguk chekimokyingei.

Chang ortinwek che imuch ke boishe eng wale waletab keminjin minutik che kibaishe sikorib chametabgei neba ng'ung'unyek, oret ne tai ke muchi keburuch minutik eng mbar, ngeburuch minutik, kokochin kobiit kombus ng'ung'unyek eng oet ne makat, oret nebo oeng ko imuch ke kol minutik che teren eng mbaret ne kakibchei kou kekol bandek akekol mukandek eng koret age, ye kibendi kebotishe eng boroindo ne nyone eng tai kemuji kewal ole kimi mukandek kende bandek ak ole kimi bandek kinde mukandek, nito kotoreti kurib chametabgei nebo ng'ung'unyek, oret age ne imuch keboishe ko keburuch minutik che kikole eng mbar, buruketab minutik ko konu komuch kombus ng'ung'unyek eng oret ne kararn amun kila tikitik ko tinye ortinwekwak che ikochin kombus ng'ung'unyek komye

Kingoyoe boisioni netai kokimakonyumnyum kongete keoe boisietab muswoknatet akoi ole kikweritoi boisiet kochang kewelutik che kianyoru kingatou kokitomo anai ole kiboisieitoi muswoknotet kemuch kengololso ak bik alak eng tuiyet kianyoru toretet kobun chito nekinekit akimuch koborwo olekioitoi kingokanai kokianyoru boroindo neuui amuch aboisie tuguk chetoreti konyumnyum ngalalet ak bik alak akokiib boroindo neo asikobit anyor toretet eng oldoage kokioger kelchinet mising eng boisietab muswoknatoni kingokanai amu kiager ale kinyumnyum ngalalet amu kisulda tuiyet ak bik chechang chekimi kortunwek cheterteren ako muswoknatoni kokokobois mising eng ematunwek chechang akoboishe bik kokweri tuiyosiek eng ole memuchi kotuiyo kiboisie kora muswoknatoni eng somanet yeboisie kanetik konet kipsomaninik akobo tuguk chenyalu konai.

olietab chumbik komaya eng kenyisiek chechang kokikonget olietab chumbik komii ngony mising kosir tuguk alak tugul kicham kebaorioni angot kolonye olietab kila kiit eng kila betut akoengkenyisiek chehchang kokikegeeer kele tom kolany oliet nebo chumbik. Eng nguno kokorik chechang anan ko biik chechang eng emet koagot tanyoru chepkondok chetutigin komuchi koal chitugul chumbik amu chumbik komi ngony olietnywa ako kioldoi eng chongindo chumbik chebo siling taman komuchi kobai kapchi agenge eng wikit ngotko machang bichotok chumbik chebo siling bokol agenge komuchi kobai kapchi negit arawet agenge ni kokaborunet kole mi ngony olietab chumbik akikinde oliet nenyumnyum mising eng olik ako matami korik cheikase kowaktos akobo chumbik amu olietab chumbik kokararan

Ni kokolsetab nyanyek kabatisoetab nyanyek ko kabatisoet nekararan mising akokikotoret bik chechang mising imuch konyorune chito borotet kabatisietab nyanyek ngotkosub kakwautik nekikinde akonyor ngomnotet ak naet neyome asikobit kosuldae kabatisioni kabatisietab nyanyek kotinye chepkondok chechang eng boroindo nemami nyanyek siro komuchi kochop chito chepkondok chechang mising amu lanye oliet nebo nyanyek eng kebeberta ake ko kabatisietab nyanyek kotinye kewelutik chechang mising chang kerichek mising chekeboisie eng sutisietab nyanyek sikerip manam barafu notok kokoititiet anan konam blight nyanyek kotinye boisiet neo mising akomeche bik chechang sikobit kekweri mbaret neo nebo nyanyek.

Bitu mising koroi eng koretnyu chang chekikendeat ortinwek akokioldoi eng changindo mising bik cheoldoi koae mungaronot sikobit konyor chepkondokbik cheole kokikocham koroi mising amu tinye urwet nkararan mising ngekol eng kaa kou mauyiat akokararan akokochin kurget kolu mising yekoit mising kepete kora akemuch keboisie kenem baoinik keti kotinye baoinik ak framink chekororon mising chekimuch keboisie keae tugun alak cheuen mising keti kokiketoret kolang sabanwek chebo bik chemi koaldoi ak bik cheole konyoru kelchinoik chechang kora kou urwet akomuchi kotil kora akou kou kwendet yekaet

Akere chito nenamanami logoyatab baibaiyat netom korur logoyandoni komagat korur ibkomerir kei olebo barak sikonai chito kole kakoyam kebut chichi nenamanami komuch kotinye rubet akomeche kole konyor logoyat nekakoyam keam eng boroindo notok eng tai olin agere kora chito netonini akoyae bek mbaret nekakikolchi logoyandani komatilil kikobite timdo mising akomasemberat mbaret notok komuch koamuneishek cheikochin logoyandoni kominginit amu ngonyorr semberet akonyor katoldoleiwek koketit neetu mising akondoi lokoek cheechen mising akologoek chekikere komengech kosir kou olemagat kotepto.

Chang ortinwek cheimuch keboisie kebeshe ngungunyek kotiengei oindo yokichilili oret netai kemuchikeboisie kichungit netinye kongik chememgech kichungini kechope kisubkei ak ngungunyek chekimeche komong eng yotok ngeboisie kichungit kongungunyek chemengeh korektoi kobendi ngony akongungunyek cheechen ako mugulen kongetu eng barak oret nebo aeng nekimuchi keboisien kebeshen koimuch keboisie eut akenam anam ngungunyek ngungunyek che mengech komuchi kokas eut akwangot ngununyek cheechen kemuchi kekas ak eut oret nebo somok neimuch keboisie kokeronji bek ngungunyechotok akekur akerangda cheboiyo kochengetu kongungunyek cheuen chekakiranda kou bek kongotkotepso akikochi boroindo kobendi ngony ngungunyek chemengech akokakebesyo ngungunyechotok eng yot

Chu kokutik chemi ngungunyek. ngungunyek kotinye kutik chechang akomite kutik chemokotin chetinye kamanut akomi kutik chemamagatin cheome minutik kutik chebo ngungunyek kotoreti ngungunyek komuch kobusio akotoreti kobit akwoiyet eng ngungunyek yekamong kutichu eng boroindo nekakikol minutik komucchi koam minutik akokon asenet mbaret nekakikol komoche keboisie kerchek asikobit kekirinda matkwam kutik minutik komi mbaret kora kutichu kotinye kamanut amu imuchi koek amitwagik eng tiongik chekikibai chebo kaa kou ngokiet ak taritik alak kutichu kokikotoret kimugulmet komuch konyor ngungunyek chetinye akwaiyet nebo barak amu olemi kutik kotoldol mbaret.

Eng komiteen chitoo nekesei tangaratweet , tangaratweet ii ko minutiet ako kerchaat, kiboisien missing tangaratweet ko uu kerchaat nebo kinyaa Moog ye kagindei tangaratweet moet, ko matae kaliangiik ii ako kirinda mianwagik alaak tuguul cheimuuch kochuut kobuun saang ii agonam moet , tangaratweet kora kimuchei kebaisheen keyoo kobata kercheek alaak ii ako tinye kimnatet neimuuch ko kirindaa kewelutiik che tinyei chitoo en bortoo , tangaratweet kora kegole asikobiit keyalda ,kerchaat ndeni anan ko minutiet komabituu eng ortinweek tuguul chebo emanii, biik che kagool ii komuchii kogees ,che ngetunatiin akomuuch koyaldaa akochaap rapisheek.

Ni kokolsetab logoiat kolsetab logoyandoni kotinye kelchinet neo mising logoyandoni komi barak mising oliet kioldoe siling sosom eng siro ako eng imbar keoldoe siling tiptem kwo tai chi aketugul nekakol logoyandoni komuchi konyor chepkondok chechang mising logoyandoni kora kotinye kewelutikyik amuo boisiet netinye mising magat koboisie chito katoldoleiwek eng imbaret akoker kole kakol lokoechu eng imbaret ne akwai lokoechu kora komeche nekikole mbaret neo amu inemu lokoek eng boroindo nekoi akomuch koi atyainemu lokoek chetutigin kila ketit kobokelchin kokol chito kochanga asikobit konyor kesutik chechang.

Ni kokolsetab pilipilihoho logoyandoni kokwo barak mising oliet eng siro. Bik alak tugul chekole logoyandoni kokikonyor kelchinet neo mising logoyandoni komeche kolset nebo barak akomeche akwoiyet nebo barak sikomuch konyor chito kesutik che kororon komache komi keturek. Keturek chebo nego ak kechirek chekimen mising akomuch kokochi logoyat kolok eng boroindo neo logoyandoni komeche kerichek akomeche sutisiet yetesetai koetu asimebutyo mauwek logoyandoni kongonyor ripset ne kararan akonyor katoldoleiwek komuchi konde logoek cheechen mising cheimuch kealdae angot agenge oliet nemi barak mising.

musoknotetab kasari kokikowal libanetab chepkondok mising yekiboisie musoknotetab kasari kokikonyumnyumit libanetab chepkondok imuch koliban biim chechang mising chepkondok eng boroindo agenge nemokipangani lainda kotinye chito musoknotet komuchi koliban chepkondok eng ole mi nemanyalu kolany karit kwo oldo agetugul musoknotetab kasari kokikotoret kora biik cheyoksei chepkondok chemagat keliban sikobit konyor chepkondok akeyokchi eng oret ne nyumnyum betusiekab keny kokicham koyoche kowochito akipkopangan lainda asikobit konyor chepkondok chemoche anan kokoito chepkondok chemoche nguno komi kusoknotet kokikonyumnyum boisioni akoimuch kwaak libanet eng boroindo nenyumnyum komi chito ole mi

Ngecheret nechome bik mising ko ngecheret nebo bunge ngecheret nebo bunge kochamat amu ngecheranot konomu boisionik cheechen mising eng emet. Ngecheretab bunge konomu chepkondok chekitorete bik eng somanet chechotok ko bursary nomu chepkondok chebo maendeleo akonomu boisionik chechen eng emet kikochambik ngecherani amu ngen chitugul ngonam ngecheronot kokakoikokweri chepkondok chechang mising ngecheret nebo bunge kochamat kora amu imugoksei kenyor eng nyumnyumindo kotinye chito chepkondok konyoru konyumnyum konyor ngecheret nebo bunge amu chitugul nganda tinye chamet nebo kotoune barak ko kenyor ngecheret neu nebo rais kokorom mising akongoker chito ngecheret neu nebo bunge neimuch konyor kokere kokaikai mising.

Ni kobendo bendo koamitwokik chemi barak mising bendo kemuchi keamda mugato, mugato ak bendo kemuchi kekwanykwany akeburuch sigeam eng kijiket ak sanit bendo ak mugato kwanyimy mising akoimuch kora koe chito subuk koter konyee bendo akotile mugato kitigin bendo kongonyor kimyet koanyiny mising tuguk alak kora cheu piasik kemuche keburuch eng bendo sikwanyinyit mising bendo ak mugato kwanyiny akonyumnyum kwame chito eut sikomuch koisto kawek akonai ngotko kararan bendo neome amu bendo kotinye kawet akongolugui chito kawet komuchi koim.

Ni kombaret nekakibat eng timdo. Mbaret nebo timdo komagat kibat sikeker kele tuguk chebitos eng timdo koketik chekororon mbaret nekakibat eng timdo konyumnyum mising kabatisietnyi amu ngonyo koristo memuchi kobukto tugun chemi mbar nyumnyum mising kibati mbaret neu ni yelole asista sikotoret koyam timdo akoyomyo suswek chemi mbaret neu ni. Mbaret neu ni kokakebir konyalu ketestai kekochi boroindo tokorur aketestai keketyigei kebir akebir akoi yekikere kele kikorur akikoyam kolset.

Chu ko yoghurt chekakikerech eng gaa. Yoghurt kotuguk chekichobe chego cheu mursik lakini anyinyenchot agotinye sukaruk yoghurt chekakikerech eng gaa koonyinyen akoanyiny mising akoteche borto amu tuguk chechang chetinye mwanik kotom kinem yoghurt chekakichop eng gaa kotinye tekset eng borto akotoreti borto komuch kokirinda mianwek igochin kora biik boroindo nebo koe yoghurt amu chechang chekioldoi eng dukesiek ak eng sang olo komi barak oliet akochekioldoi chekakichobe gaa komi ngony oliet akonyoru chito komuchi konyor chepkondok cheole chotok.

Chu komuchelek kotom kekonor ko muchelek konyalu kirur korok koistogei kiburiet tugul neimuch korek kutik muchelek ko minutiet neanyiny mising akonyolu ke konor eng oret ne nyumnyum ako oret nebo ripset asikotebso eng boroindo neo kotom kokonor chito konyolu korok kinde guniet anan kinde takalkalit akerat keker kele mami ki agetugul neimuchi kochut guniet ana ko takalkalit orit yekakerat konyolu kecheng ole dutot eng kot olememuchi koit bek amomoche ole kaitit mising muchelek kongonyor bek komuchi kochut miando akongeam komuchi konyere borwekab bik muchelek chekakinde ole saat komuchi kotar kenyisiek ak kenyisiek taimachut kurkurik ak tugun alak akoteptos eng betusiek chechang.

Ni koboisiet nebo kanyoiset sikobit inet chito koek kanyoindet kokit netai konyolu inet akobo borto nebo kimugulet. Bo kamonut konai chito akobo borto nebo kimugulmet amu konyoise chito konyolu koboisietnyi neo koborto nebo kimugulmet. Kokakonai chito akobo borto nebo kimugulmet koimuch kiarorchi akobo mianwokik che terteren chebune kimugulmet nyolu kotestai konetkei chito eng kitabut agoi konam tuguk eng sang ak yekakoit konam chito tuguk eng kitabut konyalu keib tuguk chekiboisie kenyoise akekochi boroindo nebo tyemet kekeer ako kerchigei olekinyoisetoi agomuch kotyem akine kokeer kotkomuchi konyoiso kongotko tomo kotestai konetkei akoker kobun kanetindet

Kokotyem serikali mising kokil bik akobongalekab muswoknotetab kasari. Netai ko kokotoret serikali konet akobo bik olekiboisieitoi muswoknatet ngotko mengen chito koboisie muswoknotet koangot ngotinye komagoi boisie yekakinet bik kokokoker serikali kole kikeib muswoknotet konekitit ole imuch kwo chito loindo ne malo mising akomuch konyor muswoknatet eng yot kikotyem kora serikali kochuchuch oliet nebo muswoknatet sikomuch koker kole angot bik chemi ngony kokanyor muswoknatet kikotestai kora serikali kokoito tuguk chebo muswoknatet nebo kasari eng buch kokochi bik chotok chememuchi kapsa koal akotyem kokimit icheket koker kole kanyor naet ak kaguiyet neimuch koboisie koyae tuguk eng muswoknatet.

Eng siro kokikeboisie mising chepkondok. Chepkondok kokikoit koratunwek tugul chebo emet akochotok cheboisie eng mungaret chito nematiye chepkondok komemuchi konyor tuguk eng siro amu sikekoito tuguk kemoche chepkondok eng chepkondok komuchi koboisie chito chepkondok chekaratasisiek anan koboisie chepkondok chebo simet kikocham bik mising chepkondok chebo simet amu itinye number chebo chito indoi number akinde chepkondok cheimoche akiyokte eng nyumnyumindo imuch kora keboisie benki keyoktae chepkondok tuguk eng siro kora kemuchi kewal keboisie tuguk alak ni kokioret akenge nebo kenye nekikiboisie eng siro ngandakioret nebo keny komi bik chetesetai koboisie tuguk kowale tugukalak amu ngapkonyumnyum keboisie tuguk asikobit keistoe gei kewelutik chimuch koib chepkondok.

Ketesiet chebo biik che ngelelik eng serikali ko komi sait agenge ketesioni kokongolole bik chemi serikali akotesetai koae tiguk chemami magutik chebo serekali. Eng betusiek chechang ko mokele mi oret neya bichu kikoit ole mami imanda eng serikali ako chi agetugul nekatyem komwai imanda kekere kouiyo ngelelio cheng bik chekikekerchi sang eng serekali nebo nguno amu maakosyin ak magutik chekitinye bik chemi serekali chebo kochil bik yeit chito yu kesubi mising serekali akendejin kewelutik cheikojin simemuch kotestai eng nyumnyumindo bik chechang chekikure ngelelik koicheket cheribe imanda nebo bikab emet akoicheket chetinye chamet kole tatestai emet.

Eng kokwetnyu komi bik chenyoru kewelendo mising yoliboni chepkondokwak. Kewelendo netai kobik komatinye simosiek chito nematinye simoit komanyumnyum kiyokto chepkondok yoche kocheng chichi chito netinye simoit asikobit kosom kotoret koboisie simetnyi koyaktae chepkondok neboaeng komi bik chetinye somosiek amengen koboisie muswoknatet koyakto chepkondok chito nematinye ngomnotet komuchi kobet chepkondokchik anan kotemene koyokto chepkondok yebetyo chepkondok kokochin chito konyalil mising kit ake kobik chechang komenye ole mamite kimnotet ngomami kimnotet komemuchi kobois simet amu simosiek chechang koboisie kimnotet.

Chang tuguk chelite boisietab serikai eng boisietap soet tokyingei serikali kolitit boisietab soet amu eng betusiekab tai chekibendi koboisie soet mising kokotyem serikali koker kole kaityi muswoknotet nebo kasari emet komugul ako bik chemi loindo kokakonyor musoknatet asikobit kotoret konyor tuguk tugul chebo serikali. Nebo aeng kokokotyem serikali kochop akotes network nebo 5G eng betusiek chechang ko simosiek chechang komovhe sikoboisie muswoknatet nebo 5G akokosupkei ak notok ko simosiek chekichope nguno kokokichop komuch koboisie 5G kokotestai kora serikali kochop network kokimit eng konaisiek tugul chebo emet asiyeboisie bik muswonatet konyoru nyumnyumindo eng boisionotok.

Boiman kerip mieindo eng kila kap chi anendet ak kotnyu amakchinigei mieindo akokiande ngatutik cheimuch kotoret sikobit mieindo ngatutiet netai kokiachop boroindo nebo boisionik tugul akoboisionik tugul kokiketet akepchechi chitugul kongen chitugul boisienyi komuchi kopa boisionik tugul eng nyumnyumindo amami chi nemakotemene koyai boisiet amu ngen boisiet nemagat koyai akongen olemagat koaita ngatutiet nebo aeng ko kiager ale mi kondit eng sikik ak eng lagoknyalu eng sigik kokanyit lakokwok akoborchi oret nebo kondit akonet kole kikonyiti bik nyolu kora eng lagok komuch kokonyit sikik akongomi kondit kobitu chomiet eng kapchi akubitu mieindo

Ni kooret agenge nebo komonut nekisire barwet eng simoit boisioni achome mising amu kikotoreto amuch asuldae boisionik chechang chekimko mugoksei keai eng simet anan ko komputa boisioni koyumnyum mising amu mi tuguk chekikechop cheinyumnyumi boisioni eng keny kokikorom mising kemuch kechop barwet eng simoit amu kingochop chito kit nekamasta kokimikomi oret nekeborhin asikobit kowekyigei kit nemagat eng nguno kotinye chito kiit nemakyingei kochop ak barwet nemyalu kosir komi boisionik chetoreti asikobit kosuldae boisioni komacham eng oret ake amu mgomnotet nekikiboisie komi barak mising akonyolu komi kakwautik chekikeib asikobit keborchi chito oleoitoi boisiet bik chechang konyoru uindo mising yetau koboisie akoimi musoknatet mising

Netai konyalu atebe ketindet anan kochito neibe chepkondok anai kole chepkondok ata chekeyoche yekanai chepkondok chekiyacho konyalu atebe ketindet anan chito nenome chepkondok anai ale number nekindoi chepkondok ko ngoro imuch kora akochi simet kondoiwo number ichekei asikotoret machilil anan abet number en oret nerube konyalu ande chepkondok chemagat kende kele ata ak kit nerube koande pin nenyu nemamagat konai chi kokande pin koibu simoit number chekakinde chepkondok akonyalu akeer akanai ale tosnot ko ngotko monot konyalu atil boisionot matkotestai asikobit kotoret matabet chepkondok ngotkokararan number nekande kobendi chepkondok lainda nekararan akoagoi kokon kainet nemyalu aborchi ketindeeet ana ko chito nenome chepkondok sikonai kole kayokchi chepkondok eng mpesa

Ni komuswoknatet netoreti bik konyor somanet eng soet muswoknotoni kobo kasari akokeboisie mising kinet bik chemokyingei somanet nyumnyum mising kenyorchigei miswoknatoni amu mami barak oliet chito netinye simoit akotinye musoknatet koimuch kiboishe kinet aku nyumnyum mising boisioni kikotoret mising amu eng nguno komanyalu kobabik ole kinetishe asokobit konyor ngomnotet chepkondok chekilibani eng boisioni kora komi ngony amu imuchi chito koamis eng gaa akoru gaa akoyai tuguk tugul eng gaa akonyor boroindo neimuch kochenge chepkondok kikotoret mising muswoknotoni amu tugun cheu kitabusyek komabitu eng nyumnyumindo akoimuch memuch hcito koal kiaketugul nemoche akokomi muswoknatet komuchi chito kocheng muswoknotoni akonyor ngomnotet aketugul nemoche eng oliet nemi ngony

Ni komuswoknotet nebo soet kikotoret mising eng kokwet amu boisionik tugul chemokchingei bik komi muswoknatet nebo simet nebo soet tuguk tugul cheu igorwek kemuchi kenam akinde soet sikomuch kokerchigei bik ichegei moswoknotani kokikotoret bik kobaibait kei akomuchi bik koker tuguk cheu mbiret ak tuguk tugul chekatestai eng emet logoiwek chemaimuch chito koker komuchi kochut chito soet akomuchi konyor tugul kit agetugul nemoche chito konetkei kora kokikotoret akosuldae kanetisiet amu mi tuguk chekibaru cheineti bik eng ngomnotet nemoche konai akonyumnyum mising kenyor.

Ni kokot nekisoman ekikende kitabusiek akikende musoknotet neimuchi kotoret bik konyor musoknotet aketugul nechenge yu kokikechop ngatutik chetoreti bik chemoche konyor somanet akoistoegei bolotet tinye pik chetoreti kokoitoi kitabusiek akoker kole kanai bik oleimuch koboisieito muswoknatet kikonyumnyum mising somanet muswoknotani amu chito nematinye kitabusiek komuchi kwo akipkonyor cheimuch koboisie akowekta yetare bik kora chematinye tuguk cheu simet komuchi koba akipkotoret koboisie komputa eng oliet nemi ngony amu tuguchu komemuchi bik chechang koal.

Ni kotuiyetab kandoik anan kokiboitinik jiboitinik konyolu kotuiyo asikobit kotoretkei eng boisionik bik cheoe boisiet nekerkei kobokomonut asikobit kopchei yebwa kiboitinik akwai boisiet eng ichekei komuchi kotoretkei engyetinye icheget tugul nyalulet bik komatinye ngomnotet chekerkei agotuguk cheingen chitoage koimuch mengen ake ngotkopchei bik ngomnotet netinye kotoreti kemucch kosuldae boisionik alak tugul chekimuch koterteri bik boisioni kotoreti koib walutik chekororon eng olemi boisiet amu toreti mising koker kole kakisuldae tuguk cheiime bik akoimuch koteb chito tebutik alak tugul cheiimi akonyor walutik

chang tuguk chetile changindop katoldoloik eng imbar kit netai akobo kamanut koropta yebwabekab ropta korote koeng betusiek chechang koloe katoldoleiwek yela katoldoleiwekchu koimuch koib akipkonde olelo mising eng imbaret olemaimuch kotikonyor minutik kit nebo aeeng neimuch kotar changindo nebo katoldoliok ko asista yeilu asista akonyor katoldoloik kotom kopa ngungunyek komuchi kokul asista akobetitochi soet yebetitochi soet kotutiginitu katoldoloik chebendi ngungunyek kit ake neimuch kongem chongindob katoldoloik ko timdo yemi timdo eng imbar kokochin mbaret kwamak katoldoloik amu timdo kora koamei katoldoloik eng imbar yeam timdo kongetu imbaret konyolulotin

Ni koboisiet netokyin konet kanetik akobo ngalekab muswoknatet kanetik konyalu kinet akenoisechi akobo ngalekab musoknotet amu eng emet nebo nguno koboisie musoknotet eng boisioni nyalu eng konetik kora konai akobo muswoonotet amu icheget chetinye boisiet nebo konet bik chemoche konetkei akobo muswoknotet anan ko ngomnotet aketugul kanetik ko kikotestai konet kei akocheng ngomnotet eng ngalekab muswoknotet akotoret bik chechang koimuch kochenge sobet amu sobet nebo nguno konamu muswoknotet kikoib serikali boroindo netai koker kole kanyor kanetik ngomnotoni akokikeboisie chepkondok chechang mising keker kele kakitestai kinet kanetik akobo boisietab muswoknotet .

Kikotesak konaak mpesa mising kosir airtel kit kenge ne kim nekitoret mpesa konaaak mising kosir airtel kochangindo nebo korik chekinemune akiyoktoe chepkondok chekiketech ngomach chito konem chepkondok konyoru kochang korik chekiketech chebo mpesa koyach koboisie chito kosir kocheng airtel eng olelo airtel kotakomi ngony ngalekab korik akotikotyeme ichek koker kole kates korik cheimuch kotoret bik konem chepkondok nebo aeng kokikotestai koalda gei mising mpesa akikosich chamet eng bik sikobit kotestai mungaret konyalu koaldakei komye asikobit kosich chamet eng bik cheboisie nebo somok ko mpesa kikotestai kwo barak mising amu olietnyi nebo boisiet komi ngony chepkondok chekitile sikeyokto chepkondok eng mpesa komi ngony kosir airtel kikoker bik konyumnyum mising kebboisie mpesa amu machang chepkondok cheketile chito eng boisiet

Sobet kotinye ikorwek chechang cheboiboitchin bik mising kou siget katunisiet ak ikorwekab konorwet kikoib bororiet kobunji kamanut mising betusiechu akokiboibochin mising kongete siget kokikeib kole bokomonut betut ne kikisiche chito yekait betunu notok ko kila betut agenge eng kenyit kotuitos chito ak choroknokchik ak bik tutigin chechome kosubkei ak kamuget nebo lolenyi asikobit koboibochi betuni eng katunisiet kokikeib kobunji kamanut mising yetunishe chito ko kikure boroiet tugul akochang bik chebwone nyikobaorian akotoret koyamis chito nekituni ak neitunisie katunisiet kokikoum bik mising akoyemi katunisiet kobaibachin bik igorta nebo konoret ko ngandabarirek ko eng bik cheechen kokikoek ikorta nekoboibochin akotuiye bik eng kibakenge komuch kosaieret chito nekikonori

Eng Kisumu ko kikongeem simeet lipanet ab rapinik mungareen nibo simoit ko kokokoon kobuur laindaa nebo mpesa biik che yae en mpesa ii ko mandae konemunet ab rapinik asikotestai mungaret kikiip lupaneet ab simeet ko imukaksei kobaisheen chitoo chepkondook ne mainemuu en simu kot menumuu en chepkondook en simoit ii ko meyae mungaret en laindaa nebo mpesa ako wendii kweeny mungaret noton kit ne rupee ko konguung mungaret ab benki ,benki kotegemeanen biik konem chepkondook ngometoi biik chepkondook konget en simeet sikolupaneen olotoon kokonuu kwaa kweny mungaret anan ko laindaa nebo bengii ako chaang biik cheinetii boisionik, agobeet mengatoshek kwaak.

Sikchin acheng pamit nebo mungaret aboisie muswoknatet betusiechu boisionik tugul chebo mungaret kokikende soet kit netai ayai kotomo acheng pamit konyolu acheng olemite muswoknatet kometinye moswoknatet komasikchin inyoru boisioni yekanyoru moswoknatet konyalu anai kit aketugul nenyalunot sikobit asuldae boisioni kotko mi kartasisiek aketugul chemogotin konyalu achop siyekakitep amuchi ande muswoknatet akande soet akayakte kit nerube konyalu awol tuguk tugul aktebutik tugul chekimoche akanyit koratunwek tugul chemoche kinyit mamigi aketugul neketebe nenyalu konget yekanyit tuchotok tugul konyalu amwa mungaret neamoche akamwa kit aketugul neamokee kongatar amuchi ayokto akakeny kekono walutik.

Sabeet ne bo raani ko kokoromiit missing kosupkei ak logoiywek Kitne kokochi sabet kokoromiit missing ii ko nyalildaa, biik chechaang ko nyalildos ii ako matinyei chepkondook, notoon kikochiin simamuuch ko kwaal amitwagiik ak tuguuk che makyingei kit nebo aeng nekokochiin sabeet kokoromiit ii ko boisionik che matinyei biik ngo matinyei boisionik biik ii ko kachiin biik kosiich neregeh ii akokachiin biik kosiich kabwatutik che yacheen, boisionik ii ko chotoon che kaik biik kosiich chepkondook, ago biik chematinyei boisionik ak mungaret ii komatinyei chepkondaa neimuuch kotareteen gei kit ko nyalisa ko mianweek eng betusiek chuu kegasei kobegu biik kila betut eng ematinweek che eecheen nitoog kobunui mianweek che terterjiin ii ak tuguuk che konuu kimugul meet meet ko koek kiit ne korom eng ngunoo agere kobeguu biik che eecheen ak che mengeech.

Eng betusiek chekikosirto anan koarawek aeng chekikosirto kokikwo barak olietab silingit eng let kokikokwo ngony silingit akikioldoe silingisiek bokol agenge ak artam ak tisap chebo america tuguk chengap kokoch silingit kobut kou ngochuchukis tuguk cheoldoi emet sikobit kwo barak oliet nebo chepkondet konyalu kotes emet tuguk cheoldoi eng sang asikobit kokochi silingit kokimit eng nguno kokokotyem serikali kit aketugul koker kole tuguk chechang chekiboisie kobunu emet akimandai tuguk chechang asikobit koker kole kawobarak olitab silingit matkobut kongete yot.

E-banking kikokochi boisietab chepkondok kwobarak akochamak mising ing betusiek chekobo let kokimokunyomnyum kiyokyoktoi akenemu chepkondok kiyoche kwa chito akoi benki akipkopangan lainda asikobit konyor boroindo nebo ketoret ako eng nguno komuch kotoret kei chito inekei eng simet chepkondok chekiboisie kesuldae boisioni komi ngony amu machang bik chekesire boisiet bik chechnang kokikocham boisietab E-banking amu boroindo nekibeti kebendi akoi benki koo akobik chechang komokyingei kole toboisie boroinot koai boisionikwak boisietab e-banking kora kokonyumnyum boisiet amu imuch konem chito chepkondok betut aketugul nebo wikit ngalekab benki kotinye betusiekwak akomi betusiek chememuchi konyor chito boroindo nebo konem anan koyokto chepkondok E-banking kokotoret mising amu eng sait aketugul anan kobetut aketugul komuchi chito konyor akoyokto chepkondok

Bikab somali koae mungaretngwa nebo boror soet tuguk chekichomji koyai mungarani ko amu tinye pichu simosiek eng changindo pik ab somali kotinye chepkondok chechang akobik checchang komuchi koaljigei simoit nerube kokikotyem bichu konetkei akobo ngalekap muswoknatet bik chechang kongen koboisie simet notok konyumnyumi boisiet nebo keyai mungaret eng soet kit nerube kokikotyem serikali kotoret bichu koker kole kanyor tuguk chemokyingei kotoretegei eng kenyor boisionik akenyor logoiwek chemi soet eng nguno komuchi bikap somali koal simosiek eng oliet nemi ngony kotoreti kampunit neu safaricom akochang bik chekikocham koboisie musoknotet koae mungaret nebo boror.

Eng betusiek chuu ko nyumnyum iyaktei pesa en mpesa akoot ko metinyei kiy ,kit netai ko magaat kosirgei chitoo ak boisiet ab fuliza ye kagosirgri chitoo komuchi koyakta chepkondook che matinyei en simeet boisiet ab fuliza ko kikonyunyum missing mungaret amuun ko matinyei chito chepkondook komuchei koyaktaa ko takokenii kiit neimuuch chitoo takwai boisioni kowendii chitoo IP kotyeem koyaktoi chepkondook kowaa ole koyaktaa eng chitoo ne tinyei chepkondook, yakait kondee nambarisheek chito keipchiin tebutiet kele tos ichame ibaisheen fuliza amuun mayamei chepkondook che itinyei, ko nyaluu kisuup chitoo agoyaan kole kobaisheen fuliza koyaktoi chepkondook yechill chitoo yoot kobendii chepkondook I ko ngetuu chito keyachei agoi muuch nyor kotaar besendo akotestai kobaisheen fuliza.

Serukalitab county kikotoret konyumnyum ngalekab boisionik eng emet komugul eng nguno kokikonyumnyumit kopcheitagei malik ak chepkondok chetinye emet koityi bik tugul eng betusiekab let kokimi bik che kimkonyoru boisionik chebo serikali amu kandoinatet agenge ko magoimuch kotar magutikab bik tugul yekitoi ngalekab county komuchi kotestai kila bororiet koichegei akongetuiyo maendeleo komi barak emet eng nguno kochang tuguk chekiketech akobo ngalekab county chekitomotesetai amu tesetai serikali kokochin kila county chepkondok akochepkondochu koboisie kotyem kotege ortinwek ak korik akotyem kolangune sobet nebo bik chemenye olot.

Engyu komi chito neikenyi kanyoiset akotesetai kosomani tuguk chemi inat chang tuguk chekike minji inat chengolole akobo borwek chebo kimugulmet ak mianwokik cheimuch konam chito ngisub chito tuguchu akosoman komuchi komanda kokakonyor ngomnotet nebo barak akobo mianwokik chebo kimugulmet yeikenyishei chito kora kokochin boroindo kora nebo kotestai koweny kei akoker ngotkomi miando agetugul nemanai chi kotinye amu kabarunoik chebo mianwokik kebaru akoimuch chito kotebekei akonai ngotkotinye kabarunoichot kocham konai ngotkomi miando anan koter.

Chu kokandoik cheroptoi ingoroik chekitorete gei chebo tibik sobetab tibik ko korom mising akomi tuguk chechang chemakyingei sikotestai sobet eng kila arawa komi tuguk chetesetai eng borto nebo tibik akomi ngoroik chetortegei koratkei asikobit kotestai somanet eng nyumnyumindo akotebiso ak bik eng oret nemakinoe kele mi tuguk chebune nyalu eng serikali ak kandoik chebo kokwet kole kanyor tibik tugul chemi sugul ak chememuchi gei tuguchu amu tuguchu kobakamanut eng tililindo nebo tibik akochang lagok chememuchigei akoeng ichegei komaimuch koal tuguchu eng ichegei kikotoret mising serikali koker kole katestai tibik ak somanet amu yakakosan lagokab tibik tugun cheuchu kowendi ipkotemene chito kotestai ak ngalekab sukul kikotoret toretet nebunu sang asikoker kole kila chepto kokanyor tuguchu akobit konyor kanetisiet kosupkei ak tililindo ako ole imuch koipto kewelutik chenyoru eng sobet

Chang ortinwek cheamuch aboisie ande chepkondok mpesa netai amuch awo duketab mpesa akokoite chepkondok cheamoche kende simet ngokoite number kemuchi kendoiwo chepkondok mpesa nerube amuchi awo account nebo benki nenyu akayaku chepkondok kobwa mpesa chepkondok chemi benki kotinye oret nekimuch keboisie keyoktoe chepkondok koba mpesa kit ake amuchi acheng chito netimye chepkondok eng mpesa akokochi chepkondok akosom ale koyokwo ngotkonde number nenyu mpesa akonde chepkondok komuchi konyo chepkondok akanyoru eng mpesa nerube komi ortinwek chebo soet cheimuch keogune chepkondok kobun lainwek chemi soet kobwa akoi mpesa ortinwechu kokikotoret konyumnyum kayoktoet nebo chepkondok agot kobun ematinwek cheterteren akokikonyumnyum boisietab chepkondok eng soet.

Boisioni ko ripset ab kwanyiik che managatiin , kwanyiik che managatiin ii ko nyaluu konyoor ripset nebo barak asikobiit koger kole ripaat lakwet nemii moet ripset ab kwanyiik che managatiin ii kotaretii kora koriip chametaab gei nebo singindet amuu taretii kobwatuu kiit ne tesetai en moenyiin yeteserai koripe lakwet kesiich ii ago ngobiit kiy age tugul kemuchei ketareteen agechuul kotako tomah koyaait taretii kora kobiit konai chitoo lakwet nemii moet kole lakwet ngiroo asikobiit kochapchikei ako ngalek ab sikweet ii ak tuguuk alaak che machei tetutiik.

Chang ortinwek cheimuch keboisie ketare imetab network netai komuch kelech kastomayat kotyem koker simetnyi akoyat yekakoker simet akoyat kotoreti kowech network nekabet kit ake konyalu anaisechi kastomaechu alechi bokomonut koal chito simet ne kim netinye network simesiek chebo kasari chemi ngony oliet kochot chematinye network akoyeal chito simet nekim nemi barak network konyumnyumitu boisiet amarahisi konyor imet eng network

Ngalekab post paid kotinye kewelutik chechang nganda toreti chito koimuch kobir simet akonyor boisionik chemokyingei angot komatinye chepkondok kongap kotinye kewelutik amu kampunit nenamu boisionichu komuchi kotes chepkondok kochanga mising yapkoit yekere chito kole kakochanga mising chepkondok chekeyoche akokere kole yokset nemite kobolembech amatinye imanda yeaak ki neuni, konyalu abirchi customer care akaborchi aleji koarorwo kolenjo amune asikomi barak mising chepkondok chekeyocho akonyalu kokono ki aketugul nekitestai ibkobit kele kiyocho chepkondo chete chot

Ni ko boisiet nebo chanjoo en lagook, chanjoo Kobo kamanut missing amuun taretii lagook ko kirindaa magonjwaisiek che koromen Missing en sabeet nebo lagook kikonde serikali kakwautiik che taretii koger kole kanyoor lagook chanjoo en betusiek che magatiin, lagook che manyoor chanjoo kobendii sikonyoor kewelutiik che chaang ako chepkondook chemagatiin sikeyai boision notoon komii baraak missing bo kamanut komuuch konyoor lakwet chanjoo amuun akoot ye katuyaa ak kewelutiik ii anan ko manyoruu kit ne makyingei borto ko amuun tegaat bortoo ako kim koimuuch komuitaa en nyalildaa amamuuch kowaal borto nebo lakwet, lakwet nemanyor chanjoo ii ko yenyor kit age tugul nekamasta eng magutiik che kamakyingei komuchei kobiit kowalaak bortoo nebo lakwet agonyoor kewelutiik che machei chepkondook che chaang missing sikinyaa.

Eng kokwetnyu kochang tuguk chekeoleno netai komiwek kiakol miwek chechang mising akobwone bik akoi olinyu nyikooleno nebo aeng ko ngwek atinye ngwek chechang ing mbar akongwechu aldoi eng oliet nekararan bwane olik akoi gaa kocheganu ngwechu amu ngwekchuk koakwoen akoanyinyen akaboisie keturek chebo tuga chebo somok kolokoek cheu mukato, maperek ak tugun alak kiagol lokoek kochanga ako sagol lokoechu kokiamoche asikobit aboisie eng mungaret atinye kora mokomik chehang chekia boisie eng mungaret akobwone bik nyekoole mokomik chetuanen ak mokomik chekikinus sikobit ipkwam aoldoi kora chego ak karon ak koskoliny kobwane bik nyikoole chego asikomuch ibkoboisie eng korik kwak.

Ni kolakwet netangoi eng bek youtik cheoe lakwani komachomotin akoimuch kogon ngemisiet bek chetangoei lakwani kongemotin akomatililen imuch kotinye mianwokik ak tuguk chechang chemi bek orit yenemenem lakwet tuguk chemi bechu komuchi konyor miando tuguk kora chebendoti eng bek barak kokochin bek kosich miando akongonam lakwet komi mianwokik chebo bek cheimuchi konyor nyalu eng sikik konoisechi lagok akobo oleimuch koae ureriet ak ole makiyoe ureriet asikobit meatol kei koai ureriet eng ole mamagat sikonyor ngemisiet.

Chang boisionikab serikali cheamokyinigei komi soet netai kosirisiet nebo polis boisioni ko eng betusiek chechang kokikobois eng oret nemanyalu akeboisie tuiyosiek keker kele kekingem imanda yekiip boisioni kwa soet koagoi kochuchuch ngalekab chornotet ak ngalekab imanda ne mamite. Boisiet nebo aeng neochome ager eng simoit kongalekab chengetab kipandet ngotkende soet ngalekab chegetab kipandet komuchi kochengchigei chitugul koboisie kartasisiek chetinye boisiet ake nebo serikali neamoche aker eng soet kongalekab kekwei kabelik cheu labotik ak bik cheurerendos yekinde soet tuguk cheuchu komuchi konde chito kimnatosiek chik soet akeboisie ortunwek alak cheterteren keker kele kakiityi chito akemuch kekwei bik chekimen

Eng airtel kochang kewelutik chemite kenemu chepkondok netai komachang korik chebo airtel cheinemu chepkondok yochei kolany chito karit kowo kochengoti kot nebo airtel neimuchi konem chepkondok yeiit olot koimuch inyoru kot nekenyoru komatinye chepkondok cheyome ngotko mayome chepkondok koyache inemu eng koret agenge atya icheng kot ake inemu chepkondok chengetu nerube kochang chepkondok cheketile ing airtel kenemu chepkondok rabinik chekitile ngetes kokochin chito matkonyumnyumit boisietnyi kit ake kokanemunetab chepkondok eng airtel koibe boroindo neo mising ngapkotar betut kotomo komong chepkondok anan kotar angot wikit kotom kosulda koit chepkondok ole magatin.

Ofisit nrbo weather forecast netononjin ngalekab ropta ak kaititiet eng emet kikotoret mising ofisitni koger kole kanyor bik ngomnotet nemokchingei konai akobo ole tebtoi emet eng betusiek chebo tai kikotoret ofisitni konoisechi bik akobo kakwautik chemagat koib yechopchingei konyor emet nemi tai kikotoret kora kokochi bik naet akobo kakwautik cheimuch keai asikokirinda ngemisiet neimuch kobit eng tai kikotoret kokochi bik chobetab kei amu imuch kochopchigei bik betusiek chemi tai akoker kole ngoite konyo walet eng emet kakonyor walet nemagat koyai asimanyor ngemisiet kobun yautik chemakoaakis.

Tesetab chepkondok kikoib pandap tai nekokotestai en emet kokotestai kotesokik chepkondok amun change bik chekokonyor boishonik inkonyor bik boishonik kii kokonu kotesikis chepkondok amun chang bik chekemondoi en emet. Kokotesokis koraa chepkondok amun chang chekokochut mungaret tii ako Chang bik chekokochut boishonik cheu kopotisheet cheibu chepkondok yetesetai bichu koba barak kii kotesetai kosire bik alak kii ako chongoitu boishonik en bororiet akotesosek chepkondok. Tesoktos Koraa chepkondok yeimanda bik tukuk koba sang, yeba tukuk sangi kotesoktos chepkondok amun chang tukuk chekimondoi ako chang chepkondok chebwonei kowekse kobwa emet.

Kit netai konyalu kotinye chito kot neoldoishe kokakotech chito kot komuchi kosirta barwet kwa kampunitab safaricom koborchi kole tinye maget nebo koyat mpesa sokoyat chito mpesa komwat kele yache kotinye chito chepkondok chemaregune elbu sosom chekiyote mungaret chepkondochu kotoreti konyumnyum mungaret amu yenyone chito agetugul kongen kole chepkondok chema chang komuchi konyor eng yot yekakosirta chito barwet komuchi kokeny kokakoyokto akoi betut nekakiborchi kelechi kakechomji koyat mpesa ko barwet komuchi koibe chito simoit anan ipkoip eng ole kikoitoe betusiechu kokwobarak muswoknatet akoboisionichutugul kemuchi ketare simoit mi chepkondok chekeliboni sikeyat mpesa akonyolu keliban chito chepkondochot sikotestai kokeny kiwolchi.

Nyumnyum kekonor chepkondok eng mshwari sikokonor chito chepkondo eng mshwari konyolu korok koyat mpesa yekakoyat chito mpesa konyalu koyat mshwari koyatat mshwari ak mpesa kokit nerube kokende chepkondok mpesa kokakende chepkondok mpesa komuchi koyokto chito chepkondok chemoch konde mshwari kotebune olot eng mshwari komi ortinwek aenu chekemuch kekonore chepkondok mi chepkondok chekekonori eng boisiet nenwach akomi chekekonori eng boroindo nenwach chepkondok chekakikonor eng boroindo nekoi koibe betusiek chechang asikobit kenem akomakoi konem chito yekamach akochepkondok chekakikonor eng boroindo ne mining komuch konemchito eng boroindo aketugul ngaanda chepkondochu matesaktos.

Imukoksei keyokto chepkondok kong'eteke bankit akoi mpesa. Boishoni ko kikonyomnyum mising poishetap rapishek amu imuch konem chito chepkondok eng bankit kobwa mpesa nemowendi benki. Boishoni kotinye kewelutik chechang amu yoche kotinye chito simet sikoyokto chepkondochu. Simet konyolu kokim, amu eng betushek chechang ko chepkondok nkenem ko nkap kopetyo eng soet. Nyumnyum kokim simet sikonyumnyum ng'alekap chepkondok komong'u eng bankit akoi mpesa.

bik chetinye mungaresiek chemengech betusiek chechang kokonore chepkondok m-shwari ni koamu chepkondok chenyoru bichu komachang mising neimuch keib koba benki mshwari kokonori chepkondok kongetegei chemengech akoi yekachanga kit ake kora neikachin sikokonore chepkondok mshwari koyekonor chito chepkondok eng mshwari koimuch kotoret kekochi besendo eng oret nenyumnyum ngonyor chito besendo komuchi kotes mungaret akobarai mungaretnyi betut aketugul kiit ake neikochin bik kokonore chepkondok mshwari koamu eng boroindo agetugul nekemach inemu chepkondok komuchi komong chepkondok mami kewelutik chetinye chito yeinemu chepkondok ing m shwari ako ngomech chito kosuldae boisionik alak konyoru chepkondokchik eng oret nenyumnyum .

Kit nekikouit m-pesa koboto tuguk cheu besenwokik chemi simet cheu fuliza. Fuliza kobesendo nechomchin chito koyokto chepkondok angotngamatinye chepkondok yeboishe chito chepkondochu kongete keyoche akoyekanyor chepkonda aketugul komakitebe kitile kityo yekitil chepkondochu komuchi kokochi chito matkotestai akokochin keyach eng betusiek tugul kit ake nekomokochi boisietab mpesa kouit kosimosiek chematinye bik bik chematinye simosiek komakoinyor mpesa akoyoche koba kosom simet asikobit konyor boisionik chemakyingei kit ake kora nekokokoch boisietab mpesa kouit ko network nemi ngony ngapkoit betusiek chemakararan network akongotyeme bik koyokto chepkondok kobetyin soet amaite ole bendi

Eng tumweek ab kipkaa komii yatitaet ab lagoog en kipkaa ii akomii arusiit nebo kipkaa en arusiit nebo kipkaa ko Mii ortinweek che kikibaishen eng keeny ke ker kele kaitunis biik ,ituitos biik che yae koito che kayuum koger kole biik chekimachei ko kanyoor takseet ii ako kakibai komyei, ye kabwaa bichuu inyoko tuitos ii ago amekei emastaa ako tuguuk tugul ketareen gaah ,eng yatitaet ab lagoog en kipkaa ko tumweek chuu ko kikitoi missing kenyisiek ab keeny , tumweek chuu ko cjoot che keyae ngunoon, tumweek chuu ko kokineet lagook koek nyiganik ako chaang ngatutiik che nyoruu yaan Mii menjoo ko ko maang ko nyiganik ako chabatiin konam boisionik eng borororiet.

Kikotoret serikali konyumnyum nyorunetab kazi kobun ortinwek cheu kealda boisionik eng kasetisiek anan eng television kokikotestai serikali koker kole konyor bik ngomnotet ak naet nebo boisioni kikotestai serikali konde boisionik tugul soet asikoker kole bik chemokyingei konyor boisionik komuchi kocheng akonyor lewenisiet chebo bik chekimuch konyor boisiet kokikende soet kora akotesetai serikali kokere kole amu mayome boisionik chemi emet kotesetai kochengjin bikwak boisionik en sang nebo emet eng nguno kochang bik chemondoi kobendi sang akipkoip boisionik ak oret tugul kenyoru kobun muswoknotet akotesetai bik chechang konyoru siret eng boisionichu.

Biik che chaang en kokwet nyuun kobaisheen mpesa mpesa ko kobunjii kamanuut missing amuun nyumnyum missing kebaisheen eng ngalek ab chepkondook ,sikeyai boisionik ab chepkondook konyoluu kowa koriik che kikiteech chekitareteen biik ,en laindaa nebo mpesa ko chaang koriik chuu chekiketecch airtell ak t cash ko ma nyumnyum boisiet nywaany

Eng kokwetnyu kochang kainautikab tibik kainet netai komi chepkemei. Chepkemei kochito nekikisiche eng betusiek chekimite kemeut. Kinat ake ko cherop cheropko chepto nekikisiche yekimi ropta kainet ake nebo tibik komi chelimo chesang ak kainautik alak chechang mite kainet nebo cheruto akocheruto kikisiche yekimi toek kainautik kora cheu chepkosgei koboisie eng kokwetnyu.

Boisionik ab soet ii Kobo kamanut konyoor chii tugul chaang kakwautiik chekikeib asikobiit keger kele kabiit kergeindo, kakwautiet ne tai ko koger kele biik che tinyei kewelutiik che terteren ii konyaluu kochul ako ngalaleen agobo kewelutiik che nyoruu asikobiit keib kuwaan biik che machei taretet kit nebo aeng ii ko boisionik en soet ketebeen agobo tuguuk che chaang che uu boisionik ii che uu kenyisiek ii ak tuguuk alaak chechaang ako kibaisheen ngalek chuu asikobiit keger ngo nyaljiin chitoo anan manyaljiin konyoor chitoo nebo somok ii konyaluu ke cheptaa boisionik chuu keger kele kagichepchii biik che yabuu komosweek che terteren asmabiit biik cheyabuu komosweek agenge.

chepkondokap kipsomaniikap university konyalu kobwa eng oret ne nyumnyum amu ngomabwa eng oret ne nyumnyum kongeme somanet chepkondochu kokikomandae mising kipsomaninik asikopit koker kole kalipane chepkondok chekiyoktoi eng sukul kikotorete kei kora koker kole kalibane kot akoale amitwokik ngoit yekabit tayosiek akobo chepkondochu kosereti mising ing somanet amu kipsomaninik chechang chebo university kobuno korik chenyalildos akomondoe cgepkondochu kole kotoretekei kosuldae somanetnywa.

Boisietab kra eng betudiechu komuchi konyor chito eng musoknatet imuchi iboisie simetngung akoimuch iwe cyber simet konyumnyum keboisie amu kongen chito koboisie komami chepkondok cheketile imuch kora kowo chito cyber ketoret amu eng cyber komi toretik cheiborchin chito neboisie ngalekab kra kotou akechulji chito akobo tuguk tugul cheiimi akobo boisioni nyumnyum kora keae boisioni cyber amu mashinishek chekiboisie eng olot kokimen akinyumnyumi boisiet koker kole kaak eng chokchinet nyolu koker chito kole tinye ngomnotet nebo simet anan ko muswoknotet asikobit koyachigei boisioni inekei akoyekawo chito cyber kora konai koker ole kichopto boisionit si eng betut nebo tai komuch koyai inekei eng oret ne nyumnyum

eng betusiechu konyumnyum mising keboisie konoret nebosimet eng simet kemuchi kekonor chepkondok eng ortinwek cheterteren oret netai kemuchi kende chepkondok mshwari chepkondok chemi mshwari konyumnyum mising eng mungaret amu konoraktos komye ako ing betut aketugul nekamach chito chepkondok konemu eng oret nenyumnyum oret age neimuch keboisie kokekonore lengusiek cheu hustler fund yekonore chito chepkondok yu kotinye boroindo nebo koet chepkondokchik akongomakyingei toretet nebo chepkondok anan kobesendo komuchi konyor eng oret nennyumnyum amu konori inendet chepkondok eng olo

Eng kokwenyu kochang kandoik chebo kamonut kandoindet netai nekorom nebokomonut ko kikwakindet kirwakindet kobokomonut eng kokwet amu inendet neribe koker kole chitugul kochamegei chametabkei kobo kamanut akotoretigei kirwoginfet ak boiyotab kok bokomonut eng kila kokwet kotinye boyopkok. Boyopkok neingen ngalek tugul chebo kokwet akoinendet netoreti koker kole kamengis bik eng kibakenge chito age nebo komonut eng kokwet ko tisindet, Tisindet kochito neteliljin ngoliot ak ngalekab sikunet eng kila kokwet kobokamanut komite tisindet nenoto komeche sikosochin bik atkantugul akokere kole boisionik cheoe bik konomekei ak magutikab kamuktoindet.

Eng muindiik ii timdaap tiwali kebaisheen eng katunisiet ,timdaap tiwali Kobo kamanut amuun igorii ne taretii kikochiin saisere lakwet nekikaitoi koib kituun en koreet age, timdaap tiwali komuut biig che yae tumndo ko tuyaa ako Biit kosiich yamdaet agenge, timdaap tiwali kora ko taretii biik ab borororiet ko baibait kei amuun ni ko baraindaa ne tuitos biik tugul akomuuch kobaibaituun, timdaap tiwali ko kabarunet kole kiyae chitoo tumdaa ako mingiin kwondo ako maningotiot nekanyoor ako ko nekikkjamjii eng tumaat oton.

Agoi nguno kotinye kenya kandoishek mut chebo emet kandoindet nekitai koki mzee jomo kenyatta kandoindet nekibo aeng koki Daniel Toroitich arap moi kinikorup kibaki atya konyo uhuru kenyatta kandoindet nebo nguno ko wiliam samoei ruto akoine nenamu ngecheret akoi nguno kandoindet nekitoret bik ko mwai kibaki. Mwai kibaki kokiyai boisiet eng konaishek tugul chebo emet maker kole kopchei bik kosupkei ak olebunu akiyochi pik tugul boisiet kilany sobetab bik eng kandoinatetab kibaki akiker kole kanyor mengikab kenya tugul boisionik ako chemungarainik ak tugul chekimeche kotoi mungaret kokikikochin boroindo nekiyomekei komuch konyor toretet akomuch kolanda mungaresiek kwak kitekso mising kibaki akichop ortinwek cheechen kou thika super highway ako eng kandoinatenyi ko kimokoo mising chorset

Eng betusiek chekoko sirto kokikebor kipsomaninik chekograduateni mising kongetekei boisionik chebo ripset nebo kalyet kanetisiet akoi ofisisiek alak chebo serikali kokoketestai kesir boisiet bik chechang chemengech chekotokotore boisioni boisionichu kokotoret koker kole bik chemangu eng sukulisiek konyoru boisionik eng oret nenyumnyum asimakerer met akobo ngalekab somanet kwacham ole kikimuch kesir kasi kipsomaninik chekitore kanetisiet kenyit nekosirtoi bik chekitore sukul eng kenyinot kokibun kewelutik chechang mising kosupkei ak miandop corona virus akokitar kenyisiek chechang eng sukul sirisietab bichu kokigon nyikomuch komungso bichu akonyor oleimuch komunge eng let kokakobun kewelutik chechang mising

Koroi kologoyatnebo chepkoroti tese korotik eng borto logoyandoni kokikonam bik kokol mising eng korikwak amu kikenai kele logoyandonimkonyai mianwokik chechang logoyandoni koibe betusiek tutigin mising asikobit korur akoyekarur kemuchi keam betusiek chechang akomanyeraktos logoyandani komi barak mising oliet eng siro akokikonam serikali koborchi bik kolechi kotestai kokol minutichu kikochangaitu bik cheoloti koroit eng kokwet ako olietnyi kikwo barak.

En imbarani kotesetai kolset tab pandek kakichur sokek kab pandek chenekit koyosekitun aketeptoe ngweny nebo pandek. Boishoni kotoreti kour pandek asikoker kole koite asista nebunu barak kii koyam tikitik, boishoni Koraa kotoretin koker kole mopite tumpto en kelyek ab pandek yekinde sokek kounon kotoreti kobar tumpto ako yetesetai konundos sokochuu Koraa koiku keturek Koraa. Boishoni Koraa kotoret koker kole Katar kutik en imbaret amun ngejuchuch sokek chemii pandiat tii kochuchuchi kutik aim en betushek chechangi ko kutik kolonye pandiat kobun sokek chekoruyo ak cheko ilyo nkinem sokek chuu kotoreti koker kole koisto kutik en imbari akoyoe koyai komie pandiat amun machang sokek cheome omitwokik buch.

Ni ko tiondo ne ame kuutik, kikiib tionyi asikobit kotoret kabatik kobit kobar kuutik che mengech che makoimuch kabatindet kobar, orani ko akenge ne kikotoret koker kole minutikab kabatindet komanyoru katerterisiet kobun kuutik che terteren, orani kora konyumyum amu mi nguny alyenyi, ako mami kerichek che keboisie che ngeme minutik ii ak kongem ngungunyek, kikonam koboisie kabatik orani mising amu, bitu eng oret nebo nyumnyumindo ako mami kewelutik alake tugul che nyoru chito eng boisioni.

Boisioni ko butisietab bandek, kingoe boisioni netai ii, ko kimeche ko korom, kikorom amu bandek ii, kotinye masek che utebich, ye iwendote chito kap bande, kororoitos masek ii ako ngochut serunek ak itik ii, kokochin chito kolaal ak koryon, sokechu kora koute iriryot kora nebo borta ak kokochin chito kokutkei, yemong chito eng mbar kap bande, konyolu kounkei eng chokchinet, amu ngotebi borta kounotok ii, ko ngolale mat kokose chito kotiltile borta, boisioni kora ko kingoyoe betut ne tai ii, ko kianget mising amu kitom anyoru ngomnotet nekimuch aboisie abute, kingotesetai anae akobo boisioni ko kokonyumnyumit mising.

Koroi kechobe karanet, kinome karanet ne kakekwol ii, kebel kotuiyo ak kende karanet neu bakulit eng nguny, kindoi ketit ne koi ne kinome ako eng barak ii, kechobe kende olemi mpiret anan ko kiy ake tugul nebo plastic asi kokon wisisindo amat kobor eut, kii keboisie eng mbarosiek ii ako imuch keoktate kisere keswek, ak kotinye boisionik alak che chang eng mbaret ii, ako kikotoret mising kabotik konyumnyum boisiet.

Boisioni ko kolset ab kitunguuik, kitunguuik ii koimuuch kegol eng ortinweek aeng ii kosupkei ak kitunguuik che machei kogol chitoo kitunguuik che muguleennii akomi kitunguuik che bo sageg kitunguuik chebo sageg ii koimuuch kepchei ii age kol ko mengech yeit keringeet, kotesetai koetu ako changaitu ye kako eet agecheptai age kolaat ko mbaret ne oo , kitunguuik che muguleennii ii sikekol ii konyaluu kitutaan kotutani anan kebaljii keringanik agendee keswaat agengee agenge amuun nyonei komingiit yaan tuguul ko tesetai kindaa sageg ii ak koetuu biik chechaang kobaisheen kaptutaa kobaisheen ketutanen ak ii ye kayam kiliptaa ko liptaa kobaa keringanit kogochi baraindaa nebo araweek angween anan ko muut.

Chu ko ngatetek chi kikiyam asikobit keboisie kilale maat, ngetetek kolaldos ii ye kayamnyo ako mi ortinwek cheimuch kechobe ngetetek asikobit kwek tukuk che kiboisie eng kapkaima, kimuchi keyam koichekei anan keburuch ak tukuk alak tutikin cheikochin kotoret konamkei. Ngetetek ii ngebel ii, komongu maat nemi barak ii ako mongu yeto nemi barak, ngot kende asista koyomnyo komie ako yete koyamdos ii ko yete kochuchuchi yeto.

Chu kekure soya. Chu ko amitwokik cheonyiny mising chekiyoi, amitwokichu ko matabitu akotese komnotet mising eng borto. Biik chekikokol kongen komonutap tukuchu, yekikes kemuchi kepoishe sogek kepae kiakik cheu nego. Eng ikorwek, ko kikepoishe tukuchu ketache toek mising amu amitwokik chechomotin. Amitwokik chekiyoi ku mukandek, ako nkesus koanyinyen mising. Imuch keamda muchelek, anan ko pendo, anan ko tuguk chepo nganok cheu chapati anan ko mandas. Onyinyen mising supukchik, ako moche nekindoi supuk tutikin, mameche kochang'a mising.

Bo komonut kepai kechirek eng kokwet. Kechirek ko kiakik chikikotoret kimugulmet mising . Bo maana mising kepai kechiryet amu mao boishet nemoche. Kechiryet kwome suswek ako nkonyor kewet komuchi kotestai ak sobet. Kechiryet komi barak iatenyi akoetu haraka. Nkot koal choto kechiryet akenke ko eng kenyishek mut nkonyor amitwokik komuchi koek akwet neo. Pendoap kechiryet ko kararan nea akoteche poto mising. Much kepoishe muito nepo kechiryet kechope ngureik anan kealdae. kechiryet kotinye kamanut neo mising eng sobetap chito. Tinye keturek chemi barak chemuch kotoret kotoldol mbaret akokochi mbaret koakwait.

Ni ko tingeet nekibaisheen kibaisheen en kasarta nebo sai ii ko Kiko walak ngalek ab kabatisyeet amuun even betusiek che bo let ii ko kiboisien mongombet nebo eut en kabatisyeet eng betusiek che bo tai ko kinyogebaishen mogombeet nebo eiiig kibatiysyeen ako kit target missing biik che kotindoi mbaronik che eecheen komuuch kobaar mbaronik kwako en betusiek chu ko ko kwaa Barak musangnatet ako biik che tinyei mbaronik che eecheen missing ii ak cheecheen ii komuchei kobaisheen kiiy ii kobateen mbaret en oret ñe nyumnyum kabatisyeet ne bo tingeet ii koibet baraindaa nemii kweeny mising ii ako ibe chepkondook che chaang kikotaret biik che tinyei mbaronik che chaang ii komuuch kosuldaen kabatisyeet en baraindaa ne mingiin.

En yuu ko mokichop maat en oret nekararan kamaut konyolu kechob kindechi konyik cheterteren kobun komoswek cheterteren Nii ko amun kwenik ko makat kololyo en oret nekararan ak koker kole kapcheita gee maat en oret nekararan. Nebo oengi chito neindoi royco teret tii kondoi koluluchin nii ako mamakat kounon, yekindo tukun cheu chon teret tii ko moche nekirongin sanit ak keburuch ak beek ak kekur, yekokekur ak beek ko imuch irongi chito ole mii omitwokik cherurtos.

Chu ko muserek, ko tomo kotestai chito, ko kiit netai akobo muserek, konyolu ium tukuk che nyolu iboisie asi ingaa muserek, ngoisetab muserek ii komoche, bandek ii, mogek ii, kipsongik ii ak mosongik, ye kakonyor tukuchu ak koburuch ii konyolu kwo tinga ak ipko nga, ye kakenga konyolu nyiketesyi peek tutikin muserek ii yatugul ketup, muserek che kaketup komakat keker eng betusiek aeng anan ko somok ii, kokochi boroindo koruryo komie, muserek che kakoruryo koimuch kemong ii ak kema eng ole mi asista ak keborbor simauikitu mising, muserek che kakeyam ii, koimuch kekonor eng ko ako boroindo ake tugul ne kamach chito kochul muserek ii komuchi koram tutikin ii ak kochul, kotom kechul muserek ii amu kikouikitu konyolu kerongchi peek ii sikobit kenur ip koteiteikei, ye kakoteiteikei kemuchi kekeny nachamukandos peek ii kerongchi ak kekurakur koek muserek.

Chuu ko bendo ak biasiik ,che kakisuus , nyumnyum missing kayoiset ab bendo kit netai ko magaat chitoo kogoon bendo agonde maa korur kitikin ,kotesetai korur ak itaketesyii beek tutukiin sikomuuch kobai ye rure bendo komagaat kotoon chitoo nyanyek ak kitunguuik ako koger kole kowai biasiik karatiek ,ye kakosuus chitoo nyanyek ak kitunguuik ii koimuuch ko imuuch koranyii biasiik ak karatiek ago kachi baraindaa kitikin ako koi koruria komyei biasiik ak karatiek komuchei korangyii chitoo bendo agoger ako tesyii akoruria imuuch kinde korurta chumbiik anan kindee korurtaa en tai ye ruria komuchei kotesyii chitoo tuguuk alaak che uu royco anan ko kiy age tugul neigochiin bendo ko anyinyiin.

Boisioni ko baet ab samakinik ,sikoyai chitoo boisioni konyoluu konai kiy age tugul ne makyingei samakinik, kit ne tai memachei samakinik ii ko lalangyeet , samakinik ii komachei kebaen ole Mii lalangyeet si konam baraindaa ne magaat samakinik kora komachei kabuset ,machei konyoor koristoi en oret ne magaat asikobiit kosuldaen chitoo boisioni Konyaluu kocheeng ngamnatet nebo baet ab samakinik ii ago magat kotinyei chitoo gariik cheimuuch kotecheen kot ak amitwagiik cheimuuch koger kole kotesetai kobaen samakinik chuu amuun boiset ab samakinik komae amitwagiik en changindoo.

Boisioni ko borset ab pandeek pandeek ii. Ko minutiet nebo kamanut missing en emeet amuun kimyeet ii ko noton ne kwerie sabeet nebo ngunoon bo kamanut kegol pandeek eng changindo amuun pandeek chechaang chekikole eng emet kobuun saang ii ama kororoneen eng sabeet nebo kimugul met kararan yaan ye makibaisheen pandeek che kagikole eng emet amuun pandeek chebunu emet ii ko chotoon che kororon ago kikibaishen ortinweek che kororon eng kolset ii ak borset nebo pandeek chuu yekikol pandeek ii Kobo kamanut kemaen pandeek assista, biik kegochiin chechaang betusiek chu ko maen pandeek mashiniit ii ako notoon ko ngemei pandeek ii ako pandeek che kakimaen mashiniit ii ko magoi kibaisheen eng ortinweek alaak che uu borset bo kamanut ole iluuchiin assista eng betusiek tutugiin ii ako Beeg che kayamya ko kororon missing kosiir chekakiyaa en mashiniit.

Boisioni ko kolset ab rapuonik , rapuonik kobaa kamanut missing en borororiet, rapuonik ko taretii en amitwagiik ago imuuch kebaisheen keyaam anan keyamdaa chaik karoon rapuonik kotaretii kora amuun sageg kyiik kimuche kebaisheen kebaen kiagik che uu tugaah negoi, plengonok ak tiangiik alaak che chaang, rapuonik kotaretii koteech borto ako taretii ko kirindaa mianweek che Mii borweek ,bo kamanut eng chii age tugul koyaam rapuoniat amuun inyai mianyeek che chaang en borto, rapuoniat ko nyumnyum kolset nyiin amuun eeh matinyei boisionik chechaang ago kakol chitoo.

Eng yu ko kakiyotchi beek komanda eng mutaroit asikobit kopityo minutik. Beek chiuchu ko nkotolilso kokochin nunutik konunyo ak kokochin matkomong eng ng'uny. Nkot keyatita beek ku chu kokochin minutik kopityo eng oret nekararan ak kosoiyo eng oret nekararan. Minutik chekikole olemi beek ko minutik cheu muchelek, nduma ak ng'wek. yekikole, kemuchi keboishe beek chechang ak kimas beek kochang'a. Yetesetai kopendi betushek ko imuch ketestai kechuchuch beek sikobit kokochi minutyet kokony akotestai koet eng oret nekararan amat konun.

Chang' ortinuek cheimuch keboisien keamda ni, netai koimuch kebosien chaik ak robwoniot korok, isuse chito robwoniot yan tugul imuse chaik ii ak itesetai ibkobek. Tobeku lainda nebo chaik ak robwoniot ii koimuch konyo chito nyogo kwanykwany ovacado ak omitwogik chu alak chu, ingekwanykwany korekto missing'. Oret age koimuch keburuch tugul robwoniot ii ok ingwek ii ak ovacado ak kekwanykwany sikeome ketesetai kee chaik agoi kobek.

Ni ko kapisishet. Kapisishet keyoe eng ortinwek chemi kabatishet i ako momi ropta neyome. Kapisishet komuch kwaak eng ortinwek cheterteren, eng kokwenyu kotom kotestai biik mising akopoishe kapisishet nepo rong'chinet. Kisile beek, akeip akoi olemi minutyet, aipkerong'chi beek akoi ipkoyam. Kapisishoni kotinye boishet neo oko oo kimnatet neboishe amu yeter minutyet kokule beek konyolu tanyiketeshi kerong'chi beek alak. Chang beek chebetos eng kapisishoni ako oo kimnotet nepoishe mising nkiker ak kapisisoshek chun alak.

Ni ko chopishetap keki, chopishoni komi barak ako kotom kotoi chito komakat koker kole tinye tuguk tugul chemokotin. Tuguk chemokotin ko unga, mwaita, chumbik, sukaruk, mayaik ak tuguk alak cheimuch komech chito koteshi. Makat kora kotinye chito soburyonik chemokotin, kotinye ng'aniek akotinye kwenik cheloldos komie. yetou chito, ko makat koburuch tuguk tukul chemakat keburuch akochomchomi koker kole kaburukokis eng oret nekararan. Yekakoburukokis ko imuch kerong'chi olemakat keyoe ako kokakerong'chi kiteptoe ng'aniek chekakiteptoe mat. Mai komi barak akomuchi kolal keki eng boroindo ne mao mising. yetesetai korurei keki, ko makat koyote chito akotore ak ketit kokere nkot kakorur olepo orit anan ko tomo. Makat kerip mising mat keker kele maet mising anan mamining'it mising sikobit kokochi keki marur komie. Nkoet mising mat koloche keki akokochin koyait.

Boishoni ko paetap kiplengonok. Kiplengonok kotinye kelchin mising eng sopetap kimugulmet. Kiplengwet ko anyiny mising pendonyi ako imuch kepoishe kou ng'wek. Nerupe, kiplengwet kotinye chepkondok chechang mising akomi barak olyet. Tuguk cheome kiplengwet komuchi kenyor eng sang olo ako makorom kenyor amitwokik chepo plengwet. Plengwet kora kotinye keturek chemi barak cheimuch keboishe eng kabatishet. Plengwet kora kotinye um kerichek cheimuch ketoret kenyaeke ako nkeam kotoreti porto mising.

Ni ko kolset ab logoek ,logoek chuu missing ii kobituu en ole Mii nyanjoosiek ak ole Mii ainosiek ,kigokoo biik logoek chuu eng changindaa ako eng betusiek che chaang ko ngaap kobitos logoek chuu en ichegeen logoechiu kotinyei katook muut asikobiit kotektai tiangik matkoyaam amuun eng ole biteen logoek chuu kochaang taritiik ak tiangiik cheimuuch koyaam logoiyaat, kinde logoiyaat ndeni katoog asikoger kole mamii tiangik cheimuuch koyamamyaam logoiyaat ak koib koet.

ni kologoyat nebo biringanya lokoyandoni kwanyiny mising ngeam kotuon akoimuch keboisie kioise kitonatoni kou ingwek alak akeburuch kou ngwek akio lokoyandoni kora komuch keam kutuon akotoreti konya mianwek chemi borto logoyandoni keboishe eng kampunisiek kechobe kerichek chekiee ako oliet nebo lokoechu komi barak mite bik chebendoti chechengoti lokoechu chechotok koale akipkoalda eng kampunisiek cheboisie kochop tuguk alak

Ni kegureen logoiyaat ab beek kolset ab logoiyaat ab beek ko kobunjii kamanuut missing eng kokwet ko taretii koger kole kasiir biik che chaang boisionik amuun kolset ab logoiyaat ndeni ko woo boisiet ne tinyei kongethegei kolelset agoi kesisiet komii biik che kikesiir eng boisionik, ye kigole logoiyaat ndeni ko kila keringeet ii komuchei ketureek ii asikobiit minutiet be akwai ye tesetai koetuu komachei sutisheet sikoger kole kabaar kutiik ii agonyo minutiet ne akwai ye kikesei kora komachei biik biik che chaang ii kenemuun ak kelau en mbar ii ako biik che nyoruu boisionik ko chaang minutiet ni kora kotinyei aliet mambo Barak missing en siroo ago ye gol chitoo akoot koret kitikiin ii komuchii konyoor chepkondook che chaang ngigeer ak minutiik alaak che tertern che uu pandeek.

Ni ko kolsetap miwek. Miwek kotinye komonut mising eng pororiet. Kolsetap miwek ko motinye ko motinye boishonik chechang akomi ng'uny chepkondok chemakotin. Kotinye chito keswek akotinye mbaret neakwai ko kit kekyoe ko kepal keringet kityo akekol. Yekakopal chito keringet akokol, ko boishet neng'etunot ko kesember miwaiyat akenemchin perik konyo koetu inekei. Miwat eng nguno ko kikwo barak mising alyet akotinye chepkondok chechang eng siro . Nkokol chito miwek chechang komuchi konyor chepkondok chechang ako betushechu ko kikobwa biik checheng'oti miwek ako gaa cheipe kopa kampunishek cheipkechope sukaruk. Po komonut mising eng chi aketukul kokol miwek.

ni kogobotisiet nemii barak mising, chebololet ko minutyet negararan ago magaat kogol chitugul chebololet, chebololet komotinye boisiet neoo, ye gagogool chito koo ngotinye keturek komuche kobaal keringet ak konyiit keturek, yegagonyiit chito keturek ii komagat kogool logoiyat ak kometochi boroindo koetunen, logonyandani komuche konde logoek chesire taman anan ko tiptem en kila keswoot, logoyandani komoche sutisyeet ii asigogeer kole kabar guutik asi kotoret maat kobutyi maweek yuto bwonundoi logoek, kobotisyoni komii baraak mising ago chito netinye koreet komuche kogool en chongindo ak konyoor chepkondok.